Maũndũ ma bata marĩa ndĩrona haha nĩ atĩ nĩ maũndũ kana nĩ maũndũ marĩa mũndũ aheagwo kana amũkagira rĩrĩa erĩgĩrĩirie kũgĩa kana rĩrĩa arĩ mũritũ. Na nĩ wega mũndũ rĩrĩa eciria kana ona tarĩ mũritũ agathiĩ kũrĩ ndagĩtarĩ nĩgetha agakĩrwo maũndũ marĩa agũĩka kana agakĩrwo ũrĩa abataire gũĩka ihinda rĩu aregĩrĩra kũgĩa mwana na agathiaga maita maingĩ kana agathiangaga kũrorwo nĩ ndagĩtarĩ nĩgetha agakĩrwo nginya irio iria abataire kũrĩa kana ũrĩa abataire gũikara nĩgetha agĩe kana, kana agĩe mwana mwega na wĩ na ũgima mwega wa mwĩrĩ. Na akerwo nginya maũndũ marĩa atabataire gũĩka na marĩa abataire gũĩka. Koguo macio nĩ maũndũ marĩa ma bata mũno rĩrĩa mũndũ erĩgĩrĩire kũgĩa kana, kana rĩrĩa mũndũ arĩ mũritũ.

Kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa rĩrĩa ndona ũũ, ũyũ nĩ ũhoro wa ũrĩa mĩtambo-inĩ kana intaneti ĩhũthĩkaga harĩ ũhoro wa kambĩ-inĩ kana ũhoro wa ithurano na nĩ harĩ na, nĩ harĩ kana nĩ tuge itaneti na kambĩini kana na ithurano nĩ ciũkanagĩra mũno tondũ hau nĩ ho mũingĩ, ũtuĩkaga nginya wa kuona atongoria arĩa marenda gũthurwo kana atongoria arĩ mararũgama itĩ ngũrani, makĩenda gũthurwo nĩ mũingĩ. Koguo intaneti nĩ yũkanaga kana nĩ yoyaga kanya kana nĩ yoyaga ihinda inene kana mwena mũnene wa ithurano kana wa kambĩini. Na ũgateithĩrĩria atongoria arĩa marenda gũthurwo kwĩ yumĩria kana kwĩmenyithania kũrĩ mũngĩ. ĩĩ ni na mũngĩ ũgatuĩka kuona ũria atongoria acio mareka kambĩini kana ũrĩa marahoya kura o mũthenya kũhũthĩra intaneti kana kũhũthĩra mĩtambo ya thimũ ĩni na mitambo ĩyo ĩngĩ ĩtiganĩte.

Ũmenyo ũrĩa ũrabatara nĩgetha wĩke ũndũ ũyũ wĩ haha mbica-inĩ, ũyũ nĩ ũhoro wa kuoya ũrĩa kũrahanĩka kũndũ, tuge mũcemanio kana handũ mũtongoria auma, ũmenyo ũrĩa ũrabatara haha nĩ ũrabatara gũthiĩ cukuru kana nĩ ũrabatara gũkorwo ũthomeire maũndũ maya, na indo iria ũrabatara nĩ indo ta ici, ta cia kuoya mbica, koguo nĩ ũrabatara nyamũ, macini ĩngĩoya mbica kana nyamũ ya kuoya mbica, na nĩ ũrabatara kanyamũ kangĩoya thauti ya mũndũ ũrĩa ũraria, tondũ onayo thauti watwara kũrĩa mĩtambo-inĩ television -inĩ, ona kana thimũ-inĩ, nĩ ĩragĩbataranĩka kũĩguĩka nĩgetha mũtongoria ũrĩa ũkwaragia kana mũndũ ũrĩa ũkwaragĩria mũingĩ, aiguĩke ũrĩa akugaga ona, na rĩu ĩyo ya kuoya kĩrĩa kana kuoya mbica ya mũtongoria ũcio, nĩgetha agakĩoneka ũrĩa akugaga na aga, ĩni na kurĩa auma.

Kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere mbica-inĩ ĩno, ũyũ nĩ mũndũ kana mũthuri ũrũgamĩte haha anyitĩte mũbira, na gũkũ nĩ kĩharo arĩ na nĩ mũbira wa magũrũ ũrathakĩrwo kĩharo-inĩ gĩkĩ, haha nĩ ũkuona hena andũ mekĩrĩte nguo cia mathako na kwĩna andũ mokire kwĩrorera mũbira, nĩkĩo ndĩrona kĩharo-inĩ andũ mokire kwĩrorera mũbira kana kwĩna macindano ma mũbira wa magũrũ, mokĩte gũthakĩrwo gũkũ na hena mũndũ ũnyitĩte mũbira ũrĩa ũgũkĩhũthĩka gũthaka

Mũndũ ũrĩ haha mbica-inĩ nĩ mũndũ ũrahũthĩra mĩtambo agĩthomithia andũ tokorwo nĩ gwĩka kaũndũ kana kana akĩmera ũrĩa kaũndũ kau gekagwo. Koguo ũmenyo ũrĩa ũrabatara wa gwĩka ũndũ ũyũ, nĩ ũragĩbatara ũrĩa mũtambo ũyũ ũgĩkagwo kana ũgĩthondekagwo nĩguo ũkĩrute wĩra. Kana harĩa mũndũ a kĩhihinyaga kana nĩ getha ũhote kũruta wĩra ũrĩa ũrenda kana nĩ getha ũhote gũthomithania kana nĩ getha mũtambo ũyũ ũgĩkinyanĩrie bata waguo kana gĩtũmi kĩaguo gũkorwo hau. Koguo nĩ ũrabatara kũmenya kana nĩ ũrabatara ũmenyo wa kũhũthĩra mũtambo ũyũ. ĩĩni na ũrĩa ũgĩkagwo nĩ getha ũkĩonie andũ kĩrĩa ũrenda kũmonia kana kĩrĩa ũrenda kumathomithia ũkĩũhũthĩra.

Ũrĩa ndĩrona ũndũ ũrĩa ndĩrona haha mbica-inĩ, nĩ mĩtĩ kana ndiũĩ kana nĩ matũmbĩ nĩ mĩtĩ, na ũndũ ũrĩa ndĩrona haha nĩ mũtĩ ũigĩirwo nyeki, kana nyeki nyũmũ ĩgakĩigwo hau thĩ mũtĩ-inĩ, ĩgakĩigwo ĩthiũrũrũkĩirie mũtĩ. Na bata wa gwĩka ũndũ ũyũ kana bata wa gwĩkĩra nyeki ĩyo nĩ maĩ marĩa mekĩrwo mũtĩ-inĩ matikanore nĩ riũa kana maikaikare mũtĩ-inĩ ũcio nĩgetha mütĩ ũcio ũkorwo wanyua maĩ marĩa ũrenda. Na tũmĩberethi tũu twĩ hau nĩ twa gwĩkĩra maĩ, ĩno ya gũtwĩkĩra nĩwega na nĩ raithi tondũ watũhingũrĩra kuuma harĩa tumĩte kana kuma harĩa maĩ maumaga, mĩberethi ĩyo ĩgekĩra maĩ harĩ mĩtĩ ĩyo kana harĩ mĩmera ĩyo yaku, na nĩwega tondũ nĩ ĩhuthagia kana nĩ ĩhũthagia wĩra waku.

Ũndũ ũyũ ndingiuga nĩ ndĩwendete kana nĩ ndĩ ũthũire no nĩ mwega tondũ ũyũ nĩ muhĩa na nĩ ũhũthĩkaga kana no wendio. Ũngi ũrĩma no wendie nĩ getha ũkorwo wone mbeca kana no ũũ ũhũthĩre gwaku mũciĩ nĩ ũndũ wa ũcũrũ kana gũthĩa mũtu wa ũcũrũ tondũ nĩ mwega mũno kana nĩ ũteithagia ũgima wa mwĩrĩ. Na nĩ mwega ingiuga ti mũru ũndũ ũyũ kana kũhanda, kũhanda mũhĩa ũyũ gũtirĩ thĩna kana nĩ kwega tondũ nĩ ũgũteithia mũndũ. Kana nĩ ũgũtũma nginya, nĩ ũkũreka, ũngĩ ũhanda ũrĩ mũingĩ ũndũ ũkũwendia nĩ ũkũgĩa kuona mbeca kana , ĩĩni nĩ ũkuona mbeca na uhote kũhingia mabataro maku ma o mũthenya.

Ũndũ ũrĩa ndĩrona haha mbica-inĩ, ici nĩ ciana nini ciĩ cukuru cigĩthoma no nĩironeka nĩ ngenu mũno na ũrĩa ũndũ ũyũ wĩkagwo ũndũ wa gũthomithania wĩkagwo rũrĩrĩ-inĩ rwa gwitũ, nĩatĩ ciana cigĩthiaga o kĩrathi o gũthoma otorĩa kwagĩrĩire mena mwarimũ wao magagĩthomithio. Na nĩmagĩthomithagio na maratathi ta macio macoragwo, okorwo kwĩ kĩndũ mwarimũ arenda ciana ciririkanage kana cionage o mũthenya agakĩandĩka handũ kĩratathi-inĩ na gĩgacurio rũthingo-inĩ nĩgetha ciana cigatuĩka cia kuona na cigatuĩka cia kũririkanaga kaũndũ kau merirwo nĩ mwarimũ. Koguo nĩũndũ wa gũthoma na guitũ gwĩkagĩrwo kĩratathi-inĩ kana rũrĩrĩ, ti kĩratathi-inĩ, wĩkagĩrwo kĩrathi-inĩ ĩni na ciana igagĩthomera okũu.

Kĩndũ gĩkĩ ndingiuga nĩ ndĩkĩhũthĩrĩte no nonjuge nĩtũthiĩte kũndũ macindano kana gũcindanĩrwo, nĩgetha tuoe gĩkombe gĩkĩ. Na nĩ gĩkoragwo wakĩona handũ thutha wa mwahootana. Nĩ gĩkũririkanagia ũhotani kana nĩgĩkũririkanagia ũrĩa mwagiginyanire kana ũrĩa mwekire kana ũrĩa mwagiginyanire mũrĩ ta gĩkundi gĩa kũhotana gĩkombe gĩkĩ, kwoguo nĩ ta kĩririkano kĩa ũhotani wanyu kana kĩririkano kĩa ũhotani wanyu kana kĩririkano gĩa gũũka hamwe ta gĩkundi kũririkana ũrĩa mwanyitanire hamwe nĩgetha mũtwĩke a kũhotana.

Ũndũ ũyũ nĩ ũrĩ bata rũrĩrĩ-inĩ rwitũ tondũ nĩ ũgũthiĩ kũrĩa kana angĩkorwo kũrĩ handũ ũrona wĩna thĩna tuge ta Huduma, na nĩ ũremetwo nĩ gũkinyĩra mĩtambo kana ng'enda cia thirikari, nĩwega gũthiĩ uduma na wathiĩ haha nĩ ũgũtuĩka wa kwĩrwo ũrĩa ũgwĩka, na ũgakĩonio njĩra ĩrĩa ũkũhũthĩra nĩ getha maũndũ maku kana kaũndũ karĩa ũrendaga gwĩka ng'enda-inĩ icio cia thirikari, ũgatuĩka wa gũkĩonio ũrĩa ũgwĩka kana harĩa hararĩ na thĩna ũgatuĩka wa gũkĩonio thĩna ũrĩ ha, na ũgagĩtuĩka wa gũgĩka kana wa kũhingia mabata maku